Aisidai ena baye enkisuma amu ekinjo oltungani enkeno naaji entoki nisomea niidim naaji ashomo ataa kingeroki torkasi nilo aas, niidim naaji aboloki kewon ilokasi aas naa itum naake dupoto amu keeku itum iropiyiani niidim atereyie imbaa inono maate dukuya.

Ore naaji eningo pee ntobirr isupu naa ipik ake emoti enkare nipik enkirri ninjo eyierunyie nena nipik naayi olchani kando ninjo naayi ildaikani oobaya tikitam egira aayiara paa itumoki taa ainkurai enaa keoto nena kiri ore peeku eoto nena kiri nintayu nitumoki aipirra kwanza nena motorik etii kando, nindoki sii aipir sii ninye olchani nindok nitumoki naa aitushula, paa itumoki tanakata ainyiaki aipirra, paa itumoki naa tanakata atija atipika inkoombeni aishooyo aisho oltungani metooko.

Ee ore naaji embae niyieu niyiolou tenereti enkiteng' eneikoni tenereti enkiteng' amu ore tanakata ilaramatak kumok naa ekintoduakini oshi teningo aton igirra abulu aton ira enkiti ayioni, ekintoduakini oshi eningo peyie eret enkiteng' aa interu too ntare nikiutani eningo teniret enkine, ambaka naa nikiutakini eningo teniret enkiteng' neeku eutarato naaji ake eyiu ena enikiutari naa etumoki naake ataasa.

Enetipat ena baye temurrua, natii nanu amu ore kule naaotok naa keya ninepu ajo kitii intasati naakegira aashum neeu wuegitin naaijio sokonini tanakata aamirr neshuko adake eeta empisai naa nyiang'unyie ingurman aashu naake ingera arashu itumiya naake nena ropiyiani tonkoitoi enye maate.

Eee ore naaji ena naa enkati orpaek naa, eyiou naji enkatii orpaek entoki naijo oljiko, ninteleki , nipiki inkuuk pitumoki aiteleki esekenkei nemincho naji epok nena nkuuk aitayu naaji, aituyu tenakata enkima sapuk neeku incho naaji meeta olang'a lenkima egira apejore

Ene tipat naji ena amu ikincho nooto eng'eno, nai entoki naji nidim atasa. Ore naji ene idim atipika entaisere , idim naji atasaru enkata niata esiai, matejo idim naji anoto eng'eno, ateshetie nkajijik kuna naji naidim iltung'ana ataa ki rent, peyie aku sii ninye eweji naji nitumie ropiani , idima atas iba inonok okulie barakinlt ake investment.

Uh ore entoki nadamu tenadol ena aji naa inchere ninye oshi epukunyie intaitoli tena kata enkop naa ninye sii eesieki imbaa pookin tenaata enkop uh tenaa kendung'oto oh onona siai naa ontaitoli olchambai neeku ninye oshi eesieki ina siai pookin mpaka intao esiai ontaoni tenakata uh adung'unyie implooti neeku ninye eesieki pookin.

Ore entoki nagira aasa tenewueji nadolita sipitali etiiki, adolita entomononi nabo, naata eltamwoyiai lenye, enkerai kiti neaku ninye Ina egira abwoitare te sipitali, egira naa ang'amaa embaata.

Eeh ekaata eng'eno naipirta ena siai e computer tenakata uh nana softwares uh indim naaji ataa ketii entoki nijio word tenakata aindim sii ataa iyata microsoft neeku ekaata eng'eno ena toki naji computer.

oo entoki nadolta tene naa kadolta iropiyiani iteru ropiyiani olosho le kenya iteru te amisini netii mia netii mia mbili netii mia tano wenchata noku nana ropiyiani adolta tenewueji.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena nanchere kebau oshi arashu amaa naai teneeta iropiani naai nitushuma tewuei neje uh tembenki ashu tosakoi neeta enkata naai natonie nitipika arashi ilapaitin litejo obaya naai okuni ampaka olari obo kakwa pisa impisai esiana naje naai naponari uh ninye tooshi eji interest onana pisai duo egira atumie tinewuei neeku enadol ena naitadamu interest oshi naishooyo imbenkii arashu on onkulie naishooyo oshi intokitin tenakata ninjio isakoi tenelo pee ishum impisai arashu enilo naai piiya loan keetae naake entoki naji interest nikitumokini ataa ninye kintalaki teshumata.

Ore ena nadolta ajo inkera kuna naata enkiguran naai naa naata ehomoita aiguran matejo naai eranyata ashu enakata poem arashu drama neeku ishinda naa neeku kishori enkikombe neeku ekaata naai eng'eno enkipirta entoki nijio drama tenakata tonkera esukuul.

Ene tipat naaji ena siai tenksraki engelare pee itumoki naaji aategelaki ate neeku ore naaji niyieuu naa idol ajo keeta faida nindim ayaki ntae tenkaraki esiai e maendeleo neku ene tipat naaji ena oleng amu keeku naa keisho ntae nafasi entaas exercise inyi engelare.

eeh adamu enkolong nataasa ena siai, enakata atii sukuul kigira aas tenakat mashindano eyiataroto neeku ina apa sababu pee kigira aishindana, ina apa sabubu nataasie ena siai.

iutaki naaji ake iasishore empirbil oshi nipikita iyie arashu osaduku oshi lipikita iidim naaji aake atuutaki eniko tenepik, wenkata sii naidim atapala nena pisai onkolong'i naai naidim atushuma. aah ore naaji biashara naasita ore faida enaa naaaji esajata oropiyiani naidim atushuku atipika ine wueji peyie etumoki naa aitumia too nkolong'i natii dukuya.